Aparo geche ma omoko e jam. Okginyal sudo nikech geche ng'eny kabisa. Kendo gipong'o ndara, ma kata mana thuolo madegidhigo nyime onge. Kendo adogo aparo mana boma maber kaka Nairobi. Adogo aparo, Nairobi ng'eny gi kuonde ma jam kendo ji moko ma ok nyal sudo kata matin.

Ma anene e pichani en ker mar ang'wen mar Kenya. Iluonge ni Uhuru Kenyatta. Ne otiyone jokenya maber, kendo ne en ker no man gi huma miwuoro. Ong'at maber kendo matiyone jopiny gi nyadhi kendo midhialo kabisa.

Mae en pith manyasani. Ng'ani oturo yien kendo ochwo e kor chupa motuch kore. Chupa ni ikawo lowo tiole lowo maber ahinya mitiyo go en kuoyo. Koro kuoyo ni ikawo pii tiole koro nikech pii ntiere to muya bende ntiere ma ntiere maber e chupa medonje chupa kendo donje elowo e yoo manya ngafu kabisa , iyudo ka koro yien mochwo korgi e chupa kaa ni dhi chako loth to tii kendo mae yor pith manya sani . Yoo maber ahinya nikech omiyo cham tii ma ok okawo puodho maduong' kata in gi puodho matin inyalo tiyo gi yor ni mipidh cham mang'eny kendo miyud keyo maber kabisa ma en yoo maber mar pur.

e aluorawa ikawo chogo ma ngatni ngado kae ni ,ithene e osiko kae to ikawo beti tichako kenge go matindo tindo tindo, igoye mondo obed ringo no mayom makoro inyalo chwaki nikech chogo ni to kaka oduongni ok nyal tede, kendo e aluorawa bende onge gima ngatni tiyo go maneno kani ,omiyo wan ne wakewa kendo watime atima mana kaka awachono.

maneno kar kani en ker mar piny kenya, ker mar abich mar piny kenya iluonge ni wiliam samoi Ruto ,en jatelo no mosabedo katiyo ne jopiny kode osachako tije go mopogore opogore kaka yor thieth moriwo ji duto ,osabedo kog ero udi ma nengo gi yot ma ji nyalo dakie kendo osekelo lokruok mang'eny e yor somo manyasani kendo kata kaka nyithi mbalariany bende imiyo pesa, mago duto osetimo ,en jatelo mibiro par ahinya ni hike ema jokenya kata nyithindo matindo tindo maluongore ni GEN Z nowuok kadhi e ndara ka gi kwedo wach chik moro mar omenda mano temo biro go ,omiyo ma en jatend kenya kendo otiyo kendo noyiere e higa mar pra par pra riyo gariyo ,osebedo kotiyo ne ji makare,.